Ele kiyaitaa boisioni en kokwet nyuun ii koyaan kibae negaah komiteen negaa che kebale sikeyaldaa kobunjii panyeek ko chotoon kebae ter keyalchiin amitwagiik che teer kiyaljiin amitwagiik che kyale akebutyii susweek agebutyii chumbiik sigoneryaa kobunjii panyeek koyaan ka kiyaldai chutoon ko nyigiseen ndamuun kikebai koyaan ka kiyaldai kobaa sokeet ii konyigiseen kesichei rapiniik che chaang kiripe kora chutoon ketiljiin buteek chutoon kanyii bortoo asi ko usisiit artet agebite kora kila kobaa kerbesiik mara che tinyei en borto agigarei kila komaang tiangiik che miten moet kigoor kigaai kercheek koyaan kigare nekiit yaan kakobeek aroweek angwanuu agerutee kila yaan kamiani agerutyiin kora kercheek che terei mianwagik che tot konam.

Boisioni agere ale boisiet ne name chitoo injirenik ako maah ye kagoyamya kwaldaa achame boisioni ndamuun ingenam injerenik kebaisheen injirenik chutoon kora kyame en gaah , kyame koek amitwagiik injerenik chutoon kora komuuch konaam chitoo akwalda asikosiich rapinik ko yaan kakosiich rapinik chichitoon kobaisheen en oratinweek che terter rapisheek chutoon, koraisi kassit ni notoon sa chame kassit ni koraa ko naan ko machame ndamuun boisioni ko yaan kagineem injirenik ko mara mii betut komesichei chekinemuu injerenik chutoon kora ye kaginrm ko kwerugei kora yotoon ole kaginemunen injirenik chutoon.

Atindeniik che kiragas agobo koroi koroi ko kararan noton amunei yae kazit koek Rahisi koroi ndamuun koroi kebaisheen kebaleen keringaniik komakonyaluu konaam chitoo tirimboit agobaaal keringeet ndamuun koroitaan kerangyiin mwanig koroitaan asikobaal keringeet ooh koroitaan kobale keringeet kergei kotimachei ne wooh keringeet ne loo anan ko keringeet nekiteen kobale koroi kotaretii kora chitoo simangeet chitoo kobale keringeet ne loo koroitaan kora keribeen gei ndamuun tot ko umisaan biik koroitaan tot kotil biik euneek korotweech chutoon ndamuun kikiliit keribeen gei koroitaan kora manyaluu komii lagook ole miii koroitaan ndamuun koroitaan ko tile biik.

Koroi agere ale yaan kichapeen amitwagiik che mengeechen che thoo uu nyanyiik che thoou uuu cheluanda ko elekichaptai koroi ii kechengei selele ne level selele nitoon kora nelel ii ko neyanii assista kochuut orit notoon amunei sigechape selele ne lel ii ko makimachei asista ne wooh kochuut oriit ko toor kobare kiit nekikimiin en oriit ko ole kipchaptai koroitaan kora kechape mbar nemiten oriit agebiit kila asimanam tiangiik ko ye kagebiit kila kesemberjiin chotoon tuguuk chekikimiin en oriit yutoon.

Kit ne yae koroi kila betusiek ii ko taretii biik koroi ndamuun koroi ii ketoreen pandeek che kakebuut en mbaar, yaan kagebuut pandeek kobwaa chagoo en mbar ii kebakatoi nekiit kabeek wikiit agenge ketoreen koroi koroi kora kobaisheen, mwanig ketoreen pandeek, komii yendoo machakweek komii ole ndogo pandeek chekaketoor koroi ko taretii biik ndamuun koroi koyae kazit yae koek Rahisi nekata kiname pandeek chitoo chekakebuut en mbar ak kebiir ko aenge aenge sikeib kobaa tinga ketoreen kityoi koroi ko Kako taret biik koek Rahisi kasiit.

Boisioni netai kiiikeyae ko boisioni agere ale kararan ndamuun boisioni agere Gigi ale iyumunate siratiik agoib kobwaah Yuu maran siratiik chutoon komachei sikebeel koyachei sikebeel siratiik chutoon asikotililit ele ke menyei mayachei ko letategei siratiik en ele kimenye biik kiyumunate siratiik chotoon aginyo kebel komiteen kora che though wuu cherkenishek chutoon chekiyumii akeib maraan kiibe kora ibakinde mashinisheek chekichapeen tuguuk alaak che though wuu kuraisheek anan akoot ko seleleisiek.

Tuguuk che milee biik cha Gere en en yu agere beek chechaang maraan bichutoon komiteen ainet ne wooh agere kora meliit neimutate bichutoon aeng agere aany chitoo nekaginam injiriet ne ooh mara injiruat nitoon ko nyigis agere ale kanam ne wooh kabileet maran makomuchei chichitoon konam injiriat nitoon ndamuun nyigis agere kora injirenik ale kagonam injerenik kora somok chekakonam agonde yutoon mara bichutoon komachei sikoalda injerenik chutoon asikosiich rapiniik anan komae koib sibakobaisheen en gaah koek amitwagiik.

Boisioni agere ale chitoo nekikobai ngoktoi ne wooh kikobai kora ngoktoi ne kokol achame boisioni ndamuun ingebai ngoktoi ko ribe emeet ribe kora chitoo inibai ngoktoi ne kokol akiraay en gaah ko yaan kemoi ko mara kobwaah choriik kosipkobote ngokii isipinae Ile mara mii choriik che kakogobwa kora nggokitaan kora kowonei choriik chutoon ingogas chorik kole miten yutoon ngoktoi ne kokol ko makobwane ndamuun maran ko nyogoreen inyei akoot ngoktoi taretii ngoktoi ndamuun ribe kora kiagik tuga asimakichor akoriib kora ingogenik en kapingogeen asimakichor mara ko yaan machei kochor choriik.

Kiit ne tesetai en Yuu ko kiit nagere en Yuu agere ale ireyuu ko chikeet ele kichapeen amitwagiik agere aany tuguuk che kaletagei en Yuu che chaang maran tuguchuu ko ko chapee chitoo ne iunee tuguuk chuu anan ko mara kakitwae kiamishe mara sitakiuun tuguuk chuu sait age agere kora yutoon ale miten beek korotweek che ibuu beek che chaang mabetos beek en ireyuu agere ale Mureen tuguuk chutoon agere kora amitwagiik che Mii Yutoon che mara katuuch biik kaan ko yamishe anan ko mara chekakilakta chekakoyachekituun kangechape amitwagiik chutoon agere kora ale miten sanisheek ak tuguuk che kibaisheen kechape amitwagiik yutoon kora.

Kiit ne tesetai en Yuu agere tugaa chechaang miten che tonondos tugaa komiteen che kagoruyaa agere teta en Yuu kora ne chenge amitwagiik olitaan kora ko magararan agere siratik chechaang che kanyii olitoon siratik chutoon kora ko samis maran tuchuu ko chenge amitwagiik en ndamuun mara mabae chitoo nebo tuchuu taan mara ko kagoshoror tuchuutaan ko mara ko mara komamii ole aketeen ndamuun magere susweek en yuu maran kochenge amitwagiik en yutoon ndamuun shorostos tuchuutaan anan ko mara ko tuchuu ko kabetyee en ele taam keribeen maraan chenge chitoo nebo tuchuutaan kora agere ale kororon tuchuutaan ndamuun magere ale sagiatiation tuchuu agere ale neriatiin.

Boisioni agere biik bichutoo kora agere ale kasalgei ak tuguuk che lelaach en borto ko ngomnatet nekibaisheen Yoon kigutee koroi tinye chichi komiteen sautit ne yachei kebaisheen yachei konai chitoo kole ingekutitaano koroi komwae ngalek achoon miten kasartaa nekekute koroi komwae kole koyuum biik chechaang komiteen kasarta ne ngekuut koroi komwae kole komii kiit nekaa koyaak konai biik koyachei konai chitoo kole kigutitano koroi magikutee kityoi koroi komaang sautit kigutee komaang ngalek chekemwachiin biik ko gariik chekibaisheen en koroi itoo kora abwate ale ko kuineet nebo tiondo mii tiangiing chetinyei kuinaig cheecheen kebaisheen kuinaig kwaak.

Ele kiyaitaa boisioni en kokwet ii komiteen lagook lagook che mengecheen koyachei kobaa sugul lagook chutoon asigineet sikonai ole kiriptai gei lagoook chutoon, kinetee koraa tatuun koechekituun lagook chutoon asituun kosich kasisiek kwaak kichengee kora kanetindet nekikosomanjii chekinetee lagook chutoon makichengei kanetindet agei tuguul kichengee nekikosomanjii sikoneet lagook chotoon kila asikosiich ngonamnatet lagook chutoon agikochiin lagook chutoon saisiek che yame gei kobaa sugul mayachei kochelewaan lagook chutoon yaan bendi sugul.

Ndakeer bosioni ii abwatee biik mara biik che seretos ndamuun agere ele menyei bichutoo ii ko ketiik che kakiep ketiik ab tumiin che kakiepaep kityoi aginyoo keteech en Yuu mara sikoteer kityoi koristoi anan ko mara sikoteer kityoi buiywet agere ale seretos lagook chemiten yuu ndamuun agere lakwet nemiten ireuu komatinyei ngoraik seretii kora ko kiit nebwatwaan boisioni ko bwatwaan biik che seretos mara biik chemasichei amitwagiik mara che masichei beek che boisheen mara che masichei rapinik che boisheen koyalen amitwagiik matinyei kora rapinik che boisheen kosomesaneen lagook kwaak ko seretos bichutoon yachei ketoret bichutoon

Bo kamanut keyai boisioni ndamuun boisioni agere chitoo boyoot be kanam rotweet chichitoon kora abwate ale litee rotwanitoon kobaisheen mashinisheek Kobo kamanut keliit rotweet ndamuun rotweet yaan kibaisheen ko yachei kongative sikotill komyei kosegeen ikwek maran ko pangeeet ne litee chichi kelite pangeeet kongatibit sian ki swagseen anan ko yaan kiebishen ii koegu raisi kazit ndamuun chokyiin kazit yaan ngatiip pangeeet ko chagyiin kasiit kosip ketare ndamuun ebe nechute kora.

Ngamnatet neyachei kebaisheen en Yuu ii ko lagook chutoon kora koyachei kotinyei ngamnatet kokineet ole kinamndai mashinisheek chutoon yachei ko kokineet ele kinamndai ndamuun yachei kora konai ele kinamndai mashinisheek chutoon asi kebaisheen yachei kora konai ele kimista yaan kangotaar kobaisheen koyachei kora komis ko yachei konai ko gariik che kibaisheen en yutoon ko tuguchuu kindaa metit asigas tuguuk che kerei inyegen mayachei igas tuguuk chekere chitoo agei yachei iagas tuguuk che kerei inyegen

Ngamnatet nekibaisheen en boisioni ii ko yachei konai chitoo kole ele kibutitai gitaa makibute kityoi yachei kora kotinyei kiit nengalaljiin en kutit sian tienii chitoo kobendii lainit ak ole butitaaa gitaa initaan yachei kora konai ole kibutitai gitaa kobuun tiendo ne tienii yachei kora konai ole kipirtaai sugutisheek chutoon yachei konai kole tiendo ainon yaan tienii kebirtaa ano sugutit ko gariik che kibaisheen en boisioni agere ale kibaisheen gitaa kibaisheen kora sugutisheek chuu kibiree oo kibaisheen kora kiit nekindaa kutit sikoip sautit kowa gitaa nekibute en yu.